Netiwaki nĩ ĩthĩnagia mũndũ mũno rĩrĩa ndĩraruta mbeca ciakwa akaunti-inĩ ya Airtel. Ũgakora ndĩrageria kũruta cikarega, uguo no thire handũ karĩma-inĩ nĩgetha mbeca ciume kana nĩgetha hote kũruta mbeca. Ningĩ ũndũ wa kerĩ ũngiaga mũno nĩ atĩ Airtel mbeca ngĩruta nĩ cikoragwo na goro mũno rĩrĩa mbeca cia kũruta mbeca, na ti kũndũ kũingĩ gũkoragwo na ĩyo hanhdũ ha kũrutĩra mbeca cia Airtel. Rĩu ũngĩkaruta mbeca nĩ ũgũkorwo ta rĩngĩ ũthiĩte kũndũ kũmwe kũnene mũno nĩgetha wone handũ ha kũrutĩra mbeca.

Nĩgetha mũndũ ahingũre akaunti ya Mpesa nĩ agĩrĩire gũkorwo akinyĩtie mĩaka ĩkũmi na ĩnana, na kuga nĩ akinyĩtie mĩaka ĩkũmi na ĩnana nĩ kuga ena gĩbandĩ, ningĩ ndagagĩkorwo nĩ akinyĩtie mĩaka ĩkũmi na ĩnana na ndarĩ gĩbandĩ. Kĩrĩa kĩonanagia nĩ akinyĩtie mĩaka ĩkũmi na ĩnana nĩ gĩbandĩ. Na nĩgetha mũndũ ahingũre akaunti ya Mpesa no mũhaka akorwo na raini ĩrĩa oete na gĩbandĩ kĩrĩa gĩake. Na hĩndĩ ĩyo no mũhaka ũkorwo na ĩgana rĩrĩa ũrĩhaga ũkorwo nĩ kwa Mpesa rĩrĩa ũragũra raini yaku ya Mpesa,

Rĩrĩa mũndũ ararĩha indo, rĩrĩa mũndũ ararĩha ngari na paybill ũthiaga kwa app ya Safaricom ya Mpesa, ũgathiĩ ũkahihinya hau ha Buy Goods and Services. Wahihinya hau, ĩgakũrehera Paybill, yakurehera paybill ũkahihinya, igagwĩgĩtia Business Number ũgekĩra. Wekĩra ĩgakũria ningĩ Account Number, ũgekĩra ĩrĩa megũkũhe hau ngari-inĩ. Wekĩra ĩgacooka ĩgakũũria ũrenda kũrĩha mbeca cigana, ũkauga mbeca iria wĩrĩtwo ni tani ũrĩhe ngari. Warĩha ũguo ũgacoka ũgekĩra PIN yaku ya Mpesa, na ũgatũma mbeca igathiĩ ũkarĩha ngari.

Niĩ Covid ĩtakinyĩte he mbeca ndeigĩire akaunti-inĩ yakwa ĩrĩa ya maũndũ ma hi na hi icio mbeca nĩ cio cia hotire kũndeithia hĩndĩ ya Covid ngĩruta, ngĩgũra kang'ombe ngĩrĩithia kau nĩko ndakamaga ngedia iria ,na maũndũ makwa magathiĩ o wega tondũ ningĩ iria rĩu nĩ ndagũranagĩria na matumbĩ ngathiĩ ngũrũria ngona baita na ũgũo nĩ gũo ndagũragĩra o korwo nĩ mbamĩrĩ yakwa mũtu makahota gũikara wega ũgũo mbamĩrĩ yakwa ndĩarĩ na thĩna o wothe.